Tekinoronjĩ ĩno nĩ ĩteithagia mũrĩmi kũiga nyama kwa ihinda iraya,o ho ĩkamũteithia kwendia na njĩra nene na gũkinyĩra andũ aingĩ hĩndĩ ĩrĩa arendia.

Ũhũthĩri wa kĩragita hĩndĩ ĩrĩa kũrĩma, oho nĩ ingĩenda kũhĩmbĩria ũiti wa maaĩ na njĩra ya gatege, tondũ nĩ ũhotaga gũita maaĩ na njĩra nene mũgũnda-inĩ. Oho no nyende gũkorwo ngĩkorwo na macini ya kũiga ũhehu, ni getha hĩndĩ ĩria ngũgetha indo ciakwa cikahota gũikara ihinda iraihu, na ngahota gũkorwo ngĩenderia agũri akwa, ona hĩndi ĩrĩa kĩmera gĩathira.

Ũhũthĩri wa tekinoronjĩa harĩ ũrĩmi nĩ ũtũmaga arĩmi mahote kũhonokia mbia makĩria hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ marahũthĩra karagita hĩndĩ ĩrĩa mekũrĩma.O ho, nĩ mahotaga gũkorwo makĩruta wĩra wao na njĩra hũthũ na o ho makahota kũruta wĩra ũcio na njĩra ya naihenya.

Kĩhumo gĩakwa kĩa ũrĩmi, kiumanĩte na mathomo, marĩa ndambĩrĩirie okuma cukuru ya mũthingi, na rĩu hĩndĩ ĩno kwĩna nenda itiganĩte, nĩhotaga gũthoma ũhoro wa ũrĩmi na njĩra ya thimũ, ngahota gũkorwo ngĩmenya ũrĩa technology ĩrathiĩ, na mĩbango ya ũrĩmi, na oho, ngahota gũkorwo ngĩhĩmbĩria mbegũ cia kĩrĩu, iria ihotaga gũkorwo cigĩciarithia kana cigĩkorwo na maciaro maingĩ.

Ũhũthĩri wa kompyuta nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni harĩ niĩ, thĩiniĩ wa gĩthomo. O ho ũhũthĩri wa nenda nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni harĩ niĩ, no ũgatũma ngorũo ngĩkinyĩra arata akwa, na ngahota gwĩ kũria kĩ wĩra kũhĩtũkĩra nenda kũhĩtũkĩra nenda.

Wa mbere, no muhaka ũkorwo na mũgũnda na o ho no mũhaka ũkorwo wĩna ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩkĩra mũgũnda ũcio, nĩgetha ũhote kũheyo rũni rũrĩa rũringanĩte na ũrĩa ũrenda gwĩka. O ho no nginya ũkorwo wĩ na gĩbandĩ kana ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, nĩgetha ũkorwo ũkĩheyo rũni, na o ho no nginya ũkorwo na ũmenyo wa ũria ũreka thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio.

Ikundi cia arĩmi nĩ ihotithagia arĩmi kwendia indo ciao cia ũrĩmi na thogora ũrĩa wagĩrĩire na o ho mahotaga gũkorwo magĩetha thoko ya gũtwara indo ciao na njĩra nene.

Gĩkĩ nĩ gĩbindi kĩrĩa kĩrehagwo kũrĩ arĩmi, nĩgetha kũmabundithia ũhoro wa ũhandi wa mbegũ irĩa ciagĩrĩire thĩiniĩ wa gĩcigo kĩao, na thĩiniĩ wa tĩri ũrĩa ũkoragwo gĩcigo kĩao.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo, nĩgetha kũhe mũmera o mũmera maaĩ ũrĩa wĩtĩkĩrĩkĩte, na o ho nĩ ũhotaga gũkorwo, gũteithia mũrĩmi na ũndũ wa kũmũteithia kũhe maaĩ manini o ũrĩa kwahotekeka.

Mũrĩmi akoragwo akĩgayania mũgũnda na icigo itiganĩte agacoka akahanda mĩthemba ya irio ĩtiganĩte harĩ icigo-inĩ icio. Na ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ getha kũhe o mũmera omũmera kanya ga gũkũra ũrĩa kwagĩriire na oho aka hota gũcihe thumu ũrĩa kwagĩrĩire. good.

Ngayanaga ũmenyo na arĩmi kũhĩtũkĩra gĩkundi kĩa arĩmi kĩrĩa gĩkoragwo gĩcigo gĩkĩ kĩrĩa njikaraga, na o ho nĩhotaga gũkorwo ngĩkinyĩra arĩmi na njĩra ya tekinoronjĩ ta WhatsApp, Facebook, ĩĩ.

Ũyũ nĩ mũtaratara wa ũrĩmi ũrĩa ũhotithagia o mũmera o mũmera gũkorwo ũkĩkorwo na kanya ga gũthegea kana kũmera na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Gwĩka ũndũ ũyũ ũrabatara gũkorwo na hũma, o ho ũgakorwo ũrabatara gũkorwo na mahuti momũ, kana nyeki nyũmũ, na o ho nĩ ũrabatara gũkorwo na makoro marĩa, nĩ ta ma waru, ma nyeni, marĩa mahũthĩkaga o mũthenya nĩ tondũ ũũ nĩ ũthondeki, wa thumu, ũrĩa ũhea wĩitagĩrĩrio irio mũgũnda-inĩ, nĩ getha ikahota gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũũ nĩ wĩkĩri wa nyeki nyũmũ gatagatĩ-inĩ ka mĩmera, ta mũthemba ũyũ wĩ haha mbica-inĩ wa nyeni, nĩgetha kũhotithia maaĩ gũkorwo magĩikara nyeni-inĩ, ũguo ĩkahota gũkorwo o na hĩndĩ ya riũa ĩgĩkũra o ũrĩa kwagĩrĩire na ĩgakorwo ĩrĩ o thaka.

Ũũ nĩ ũhũthĩri wa mbombo harĩ kũgucia maaĩ kana kũgucia maaĩ harĩ gĩthima-inĩ na kũũtwara harĩa mũmera ũrĩ. Ũndũ ũyũ wĩkagwo, nĩgetha kũhe maaĩ kana irio ũrĩa kwagĩrĩire.

Ũyũ nĩ mũtaratara wa ũrimi ũrĩa ũhotithagia mũrĩmi kũhanda mĩtĩ hamwe na irio irĩa arakũria. Ningĩ, haha hena ũrĩmi wa marigũ marĩa makoragwo makĩhandwo icigo-inĩ itiganĩte.

Ici nĩ irio iria ciĩkagĩra mwĩrĩ vitamin iria cikoragwo cikĩrwo nĩ ndagĩtarĩ. Ici nĩcio nyanya matunda matumbĩ o hamwe na indo citiganĩte cia mĩgũnda.

Ĩno nĩ kambuni ya ũharĩrĩria wa mahũa, nĩ getha hĩndĩ ĩrĩa megũtwarwo na nja magakorwo maigĩtwo kũringana na ikĩro iria itiganĩte, iria ciĩtagwo ngirĩndi iria itiganĩte cia mahũa.

Ũyũ nĩ ũkuui wa waru, hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arĩkia gũcigetha, rĩu cigatwarwo thokoinĩ nĩ getha agakorwo akĩendia, na akahota gukorwo ena kĩndũ mũhuko-inĩ.

Aya nĩ arĩmi rĩrĩa maraũmithia mbembe ciao, nĩgetha mahote gũcitwara gĩthĩi-inĩ, nĩgetha cikorwo cigĩtũĩka mũtu. Ningĩ harĩ mbica ĩno, nĩtũrona arĩmi makĩhota gũtandayia mbembe ciao, nĩgetha cione riũa na njĩra njega.

Ũyũ nĩ ũcagũri wa maembe kũringana na thaithi iria citiganĩte nĩ getha ũkahotithia mwendia kwendia na thogora ũtiganĩte nĩ getha kũmũhe mbeca iria arenda.

Ũũ nĩ wendia wa thamaki harĩ thoko itiganĩte thĩini wa icigoinĩ citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ.O ho nĩ ndĩrona mũgũri na mwendia magĩthogorana thogora ũtiganĩte.